Iria rĩa ngamĩĩra nĩ rĩtuĩkaga nĩ rĩrĩ hinya mũingĩ mũndũ angĩkorũo akĩrĩhũthĩra, nĩ rĩkoragũo o na rĩkĩhota kũhonia mĩrimũ mĩingĩ ,o na ningĩ thufu wa mahĩndĩ mayo nĩ ũkoragwo na hinya mũingĩ o na ũkahonia mĩrimũ mĩingĩ,o na ũkahe mũndũ hinya ũngĩtuĩka wa kũhũthĩra thufu ũcio.O na ningĩ nĩ ĩtuĩkaga no ĩikare handũ hatarĩ na maĩ, nĩ ĩhotaga gũĩtiria riũwa rĩnene na ĩkahota gũikara ĩtakũnyua maĩ ihinda inene.